Kang'asa ake aituku, ele taa lemedung'o. Ore paidip, naitayu nadung', pa napik taa anya duo kulo tokiting lenyanak enatoki natii atua, naa inya naji oltung'ani oyieu mpaka kulo anterera lenyanak, ore si nai tenimiyieu si, naa idim ake ninotu lanterera, nijoo enkare, neeku nejia ikoni tenenyai ele ng'anayioi, naa esidai oshi oleng amu, kenyor inye iltung'anak sapukin amu keeta biotisho sidai, kitobir osesen, ah nenyor si kitobir osesen naa nabo si orng'anayio naiboyo imoyiaritin, nisho osesen metaa kesidai olchoni, neeku nejia aiko tenanya ele ng'anayioi.

Ore olaini tenkop ang eworitai endaa ekeyieu naa ore iltung'ana neoshi olaini pee etumokini atoriki endaa amu ore teneoshi olaini naa kibooyo ena enkormoj niboyo sii olarabal amu kelo naaji tenemetii olaini nemeetai naa enakata mpango sidai keeku naa kelotu ake oltung'ani oloishiliwe nemurut oloo tayekuo neeku naa enakata mee sidai eitu etumokini elo Kasi neeku ore eworitai endaa naa mitoki sii iltung'ana aigil endaa ore pidip oltung'ani atangamu nipag too laini nejingu likae neeku ketii enakata order sidai neeku ore peeku keoritai endaa tenkop ang naa lasima petii olaini